Ni wega kwamba gwĩkĩra ũira igwa ciaku nĩ ngũrũ, wambe ũmenye kana kĩna cukari mũiganu ningĩ ũrore nĩkĩagarũrũka rangi nĩgetha gĩkuonie nĩgĩakũra. Igũrũ rĩa ũguo ũcoke ũingĩre mũgũndainĩ ucio ũtherie mahuti marĩa mothe mangĩkorwo kuo, gĩko kĩrĩa gĩothe kĩngĩkorwo kuo ona mĩtĩ ĩrĩa ĩtarabatarania rĩngĩ yũmĩire kũu mũgũndainĩ ũcio ũmĩegutie. Warĩkia gwĩka ũguo ũcoke ũthiĩ ũkĩrutaga igwa icio tĩĩri rĩngĩ nĩ ĩgĩkoragwo na tĩiri ũcoke ningĩ wĩkĩre ũira karagita ĩrĩa igũka kũgetha nayo nĩĩkoretwo ĩgĩthondekwa wega na gũtirĩ cuma ĩngĩũka gũte kũu na ndĩngĩthũkĩra kũu na warĩkia gwĩka ũguo no karagita ĩkũingĩra ĩteme ĩgĩcokanagĩrĩria igwa icio.

Arĩmi a marigũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, nĩ makoretwo na ũnyihu wa mĩgũnda. Rĩngĩ, irigũ nĩ rĩbataraga gũkorwo rĩgĩtigithũkanio kuuma irigũ rĩrĩ nginya rĩrĩa rĩngĩ. No tondũ mĩgũnda ti mĩnene kũu, ũkona mũrĩmi ndangĩhota kũrima marigũ maingĩ marĩa mangĩmũnengere faida nĩgetha aarĩkia kwendia. Ningĩ ũgakora rĩngĩ, kwĩna mĩrimũ ona tũtambi tuumanaga na kũrĩa tĩĩri-inĩ, tũkarĩa irigũ. Irigu rĩgabutha, na rĩngĩ ũkona nĩ rĩoma. Ningĩ nayo mbura ndĩkoretwo ĩkĩigana wega, rĩngĩ nĩũkoraga rĩũa inene, ukona marigũ nĩ mooma, na marĩa mangĩ makaremwo nĩ gũciara. Nayo thoko ya marigũ ndĩkoretwo ĩ njega, kũoguo marigũ rĩngĩ nĩũkũrĩma maingĩ, na wage kũmeendia wega.

Mĩanga o ũndũ ũmwe na ikwa nĩ mĩmera ĩrĩa maciaro marĩa moimaga kũrĩa rungu rwa tĩĩri kana tũrĩaga mĩri no ũgakora mĩanga nĩyo ĩkumĩtio mũno gicigoinĩ gĩkĩ gĩtũmi nĩ gĩki, mĩanga ũrĩmi wa mĩanga nĩ mũhũthũ, ũbataraga o kuoya mwanga ũrĩa mũkũrũ ũkoya ũkaũtinagia icunjĩ gwa icunjĩ mũtĩ ũrĩa ũkũrĩte naigũrũ, ũgacoka hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura ũkenja marima wega ũkaumbĩka rungu rwa tĩĩri ta nuthu fiti kana fiti ĩmwe. Wona warĩkia gwĩka ũguo mbura yoira ũmeraga naihenya mũno na ũgacoka ũkanina o ihinda ta rĩa mĩeri ĩrĩ ũgakora mwanga ũcio nĩwathondeka mĩanga.

Nĩndoraga ũhoti wa irio icio gũciara wega tĩri-inĩ ũcio ndĩracicenjeria, ningĩ ngarora ũhoti wa irio icio kwendeka thokoinĩ tondũ ti irio iria ciothe tũrĩmaga cirĩyagwo mũciĩ imwe nĩ tũtwaraga thoko koguo nĩ ndoraga kana kĩndũ kĩu nĩ gĩkwendeka thoko-inĩ. Ningĩ nĩndoraga kĩhumo kĩa mbegũ icio ndĩrahanda kũu kana mbegũ nĩcionekaga gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ningĩ ngacoka ngarora arĩmi arĩa manacirĩma hau mbererĩ mbegũ icio ikoretwo ĩgĩka atia nĩgetha ngamenya o naniĩ ndarĩma itikũndehera hathara no nĩikũndehere baita.

Nĩ ngũragĩa mbembe na mboco, nĩngũragia njũgũ, nĩngũragia marigũ, nĩngũragia mababaĩ, nĩngũragia marenge rĩngi na nĩngũragia thoroko ona njahĩ na hamwe na mũhĩa. Mbembe nĩcio irio irĩa ngũragia mũno mũno gitũmi nĩ gũkorwo mbembe nĩcio cirĩagwo mũno thĩiinĩ wa mũciĩ, nĩ irĩagwo cĩrĩ ta ngima igacoka nĩ icokaga cigathondekaga gĩtheri, ona nĩithondekaga indo ingĩ nyingĩ. Ningĩ mbembe no cicokaga ikũhũthĩka gũthondeka irio cia ng'ombe ona irio cia mahiũ marĩa mangĩ ta ngũkũ. Nacio mboco ciendetwo gicigoinĩ gĩkĩ nĩ gũkorwo nĩ ikũraga naihenya na ikahota gũtharana na mbura.

Tũtambi tũrĩa tũkoretwo tũrĩ thĩna mũnene mũno haha ũrĩmiinĩ wakwa, kambere nĩ ngũnga, ngũnga nĩ ĩkoretwo ĩkĩananga na ĩkĩnina mbembe mũno mũno mũno, mũno, kũhũra ndawa tũtambi tũtũ ndawa ciacio nĩ cikoragwo ciĩna goro mũno na igabatara ũcokere maita maingĩ. Ningĩ gatambi kangĩ nĩ karĩa gagwĩtwo magi, magi nĩ marathaga maembe, makaratha macungwa na makaratha matunda mangĩ maingĩ mũno ta makorobia na kwoguo ũgakora ikorobia rĩu hĩndĩ ĩrĩa rĩatuĩka rĩa gũkuhĩrĩria gũkũra kana iembe rĩkarathwo rĩgabutha rĩgathũka. Mũrimũ ũrĩa ũkoretwo wĩ thĩna mũnene mũno nĩ gathũa, ũnyitaga mboco o hamwe na macungwa na maembe.

Nĩngoragwo na ibuku rĩrĩa rĩigaga rekondi ya ũrĩmi na thĩiniĩ wa ibuku rĩu nĩngoragwo corete mũgũnda wakwa na gaũgayania icigo ngũrani ngũrani na o gĩcigo ngakorwo nyonanĩtie nĩ kĩna ndarĩma kĩmera gĩkĩ na kwoguo o kĩmera o kĩmera nĩ njokaga ibukuinĩ rĩu ngamenya angĩkorwo ndahandĩte waru haha gũcokia mbembe kana harĩa ndahandĩte kĩndũ kĩngĩ ngagarũrĩra na kĩndũ kĩngĩ. Ũguo nĩguo menyaga ũrĩa ndĩragarũrĩra mũgũnda wakwa indo irĩa ndĩrahanda kuo. Nĩngĩ ũguni ũrĩa nyonete kumanagia na ũrĩmi ũyũ nĩ gũkorwo nĩ hotete kũhũrana na tũtambi, nĩhotete kũhũrana na ria na ngakorwo ngĩkĩra ũira atĩ mũgũnda wakwa ndũkoragwo ũgĩte ũnoru maita maingĩ na nĩũkoragwo ũikarĩte ũria kwagĩrĩire.

Gĩtũmi kĩnene nĩ gũkorwo atĩ ndũma nĩyendaga ũgunyu kuuma o ihandĩroinĩ rĩarĩo nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩkagethwo. Na kwoguo ũgakora arĩmi aingĩ nĩ moĩ atĩ kũrĩa ndererinĩ cia rũĩ nĩkuo gũtagaga ũgunyu ũcio kwoguo ndũma nĩ ĩkũhota kuona ũgunyu ũcio kana maĩ kuuma o hĩndĩ ĩrĩa yahandwo nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩgakũra na mũrĩmi atuĩke wa kũmĩgetha. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo atĩ ndũma nĩ ĩhotaga kũnyita tĩĩri, nĩĩrĩ mĩri ĩhotaga kũnyitĩrĩra tĩiri kwoguo ona gwatherera maĩ tĩĩri ũcio ndũkuwagwo mũno nĩ maĩ nĩ gũkorwo ndũma ĩyo nĩ ĩhotete kũnyitirĩra tĩĩri ũcio. Ningĩ ndũma ĩyo ĩgakorwo ona korwo yathũkio mahuti naigũru ndũma ĩyo ndĩtuĩkaga ya gũthũka no ĩrĩcoka ĩthungurume maĩ marĩkia kũhĩtũka.

Matunda marĩa matarĩ mbegũ, nĩ mendetwo mũno nĩ tondũ nĩmarĩ murĩrire mũhothũ harĩ mũndũ ũkĩgerekania na marĩa marĩ mbegu. Ningĩ matunda maya matarĩ mbegũ nĩ maikaraga mũno ihinda iraihu mategũthũka ũkĩgerekania na marĩa marĩ mbegũ. Tondũ marĩa marĩ mbegũ wona rĩaiguo rĩambagia kũbutha kana gũthũka na ihenya. Ningĩ ũgũkora hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arenda gũkorwo akĩona mĩmera ĩngĩ kuuma matunda-inĩ maya matarĩ mbegũ no acokire nduka gũthiĩ kũgũra mbegũ irĩa ciciarĩthanĩtio kana ciumĩte makambuni-inĩ no maya marĩ mbegu ni marĩ mũciarithanio wa naihenya tondũ no kũruta e kũruta mbegu ahande.

Harĩ o mũrĩmi mĩmera ya irio cia kwendia nĩ ĩrĩmagwo na ũbacĩri mũnene ta gwĩkĩra bataraitha ya maita maingĩ ona nyingĩ ũkĩringithania na mĩmera ya irio cia kũrĩa o mũciĩ. Ningĩ hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ kwendia mĩmera ĩno nĩ ũkoraga irio cia kwendia nĩ cirĩ goro kana nĩ irĩ bei njega ũkĩringithania na irio cia kũrĩo mũciĩ. Ningĩ hoka nĩ harĩ mĩigĩre nĩũkoraga irio cia kwendia itigĩkaga nĩ ĩthũkaga naihenya kwoguo mũrĩmi akona nĩ kaba endetie ikahũthĩke mbere. Ningĩ hoka nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩhũthĩre ya indo ici nĩũkoraga irio cia kwendia no nginya rĩmwe cirĩbatara gũkinya igandainĩ itungatwo ithondeke icoke icokerere mũrĩmi cirĩ kĩndũ kĩngĩ.

Marĩgũ hĩndĩ ĩrĩa marahandwo marĩ thuna, nĩ mabataraga gũkorwo makĩhũthĩra maĩ maingĩ na gĩtũmi kĩa mahũthĩre maĩ maingĩ nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩyo míĩri nĩ ĩkoragwo ĩgĩbatara gũtamba na kwoguo nĩ ũkoraga nĩũndũ wa mũrĩmĩ akĩenda irigũ riake rĩkorwo rĩgĩkũra naihenya na rĩkorwo rĩkĩruta mĩri naihenya nĩekĩraga thumu ona bataraitha ĩrĩa ya kũhandanĩria. Indo ici ciothe thumu na bataraitha ya kũhandanĩria nĩ ĩbataraga maĩ maingĩ kana ugunyu mũingĩ kwoguo hĩndĩ ya mbura nĩguo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire ũhandiinĩ wa marigũ harĩ mũrĩmi wa kawaida. Ningĩ mũrĩmi ti kũrega angĩrega gũitĩrĩria maĩ no garama ya gũitĩrĩria maĩ ĩgakorwo ĩĩ igũrũ nĩĩgũtũma garama ya ũrĩmi wa marigũ yongerereka.

Gĩtũmi kĩa mbere, nĩ gũkorwo mĩgũnda ti mĩnene, koguo hĩndĩ ĩrĩa wahandanĩria njũgũ cia, njũgũ hamwe na mbembe, nĩũkoraga wanyihia mũgũnda ũrĩa ũngĩhota kũgayania indo icio ciĩ cierĩ. Gĩtũmĩ kĩngĩ nĩ gũkorwo atĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũrarutithia wĩra kũndũ kũrĩa, ngarama ndĩkoragwo ĩ igũrũ, okorwo nĩ kũrĩmĩra ũrarĩmĩra, okorwo nĩ dawa ũrahuhĩra ya kũhũrana na tũtambi, o na kana mĩrimũ, ũgakorwo ũrahuhĩra o dawa rita rĩmwe na koguo wĩra ũcio na ngarama ndĩnaingĩha mũno. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, he tũtambi tũgucagĩrĩrio nĩ njũgũ, tũgatiga gũthũkia mbembe na koguo ũgakorwo no ũrarehe ũgitĩri harĩ mbembe yaku, na ũndũ wa mũico nĩ atĩ mũrĩmĩ nĩ amenyerete kuma ũndũire wake.

Wabici ya ũtongoria wa matũra kuuma o harĩa he mũnini wa cibũ gũka he cibũ, icio nĩcio wabici irĩa ciĩ bata mũno harĩ kũiga ũgitĩri wa bũrũri. Na kwoguo tondũ andũ aya nĩo makoragwo magĩikarania kana maabitha nĩo makoragwo magĩikarania na andũ me matũrainĩ nĩmamenyaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maũndũ ma kũiga bũrũri ũgwatiinĩ maraumĩra na kwoguo nĩ makũhota gũkinyia ndũmĩrĩri naihenya na makinya marĩa magĩrĩire moywo. Ũruti wa wĩra wa a cibũ aitũ nĩ ũkoraga rĩngĩ nĩ mwagĩrĩru na kũngĩ nĩũkoragwo wĩna mageca nĩũndũ wa gũkorwo kwĩna ungumania.

Nĩ kũrĩ bataraitha cia gwĩthondekera na njĩra ya kĩmerera iria ikoretwo ikĩhũthĩka igũrũ wa bataraitha iria tũgũraga matukainĩ kana irĩa cithondeketwo nĩ makambuni. Bataraitha ici ya mbere nĩ ta; mathugumo ma mbũkũ, nĩ mega mũno mũno, nĩ tũkoretwo tũkĩmahuhĩra arĩ ta bataraitha ya kũrĩa na mahuti kũrĩ mũmera, nĩundũ wa gũkorwo ĩkĩongerera irio kũrĩ mũmera na ningĩ ĩkoragwo ĩĩ ndawa ya tũtambi tũingĩ. Naguo nĩ harĩ mũmera wĩtagwo marũrũ onaguo nĩ ũthondekagwo ũgekĩrwo nduramuinĩ ũgacoka ũkagunya na ũgathondeka bataraitha, onayo nĩ ĩkoragwo ĩĩ njega mũno ya kũhuhĩra mahutiinĩ.

Mbembe gĩcigo-inĩ gĩkĩ ihũthĩkaga na maũndũ matatũ, wa mbere nĩ gũthĩithio ĩgatuĩka mũtu wa kũrĩo nĩ mũndũ mũciĩ, wa kĩrĩ nĩ gũtukanio na mboco kana kĩndũ kĩngĩ ta njũgũ ikaruga gĩtheri na ũndũ wa gatatũ nĩ kũrĩo nĩ mahiũ irĩ ta irio cia mahiũ. No nĩ ũkoraga mũrĩmi nĩ endete kũhũthĩra mbembe mũno harĩ kũruga gĩtheri. Twaingĩra nĩ mwere, mwere naguo nĩ ũthĩithagio ugathondeka mũtu na mwere ũyũ nĩ ũcokaga ũgathĩithio ũgathondeka indo ingĩ ta njohi. No mũnomũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ, mwere ũthĩithagio nĩgetha ũthondeke mũtũ wa gũthondeka ũcũrũ.

Harĩ andũ kĩumbe na thothaitĩ iria ihandaga kahũa gĩcigoinĩ gĩkĩ nyingĩ nĩ iria ihandaga kahũa mũthemba wa rũirũ ikumi na imwe kahũa gaka nĩ kahũa gataraihaga mũno na igũrũ na koguo mĩtuĩre yako nĩkoragwo ĩrĩ na raithi. Ningĩ kahũa gaka nĩgetiragia mĩrimũ, ona tũtambi ,ningĩ kahũa gaka maciaro mako makoragwo me mega na nĩ gakoragwo gagĩkũra wega kuma oharia ihandĩro nginya o haria gakambĩrĩria gũtuĩrwo nĩ mũrĩmi, na koguo ũgakora arĩmi aingĩ nĩarĩa makoretwo makĩhanda kahũa mũthemba wa rũirũ ikumi na imwe.

Mahiũ maku hĩndĩ ĩrĩa maraita maithori hatarĩ na gĩtũmi o gĩothe, kana na gĩkũyũ kĩega, manyoi, ĩyo nĩ ndariri ĩmwe. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mahiũ maku guoya waambũrũka, na ngothi yaguo ũkona nĩ ĩricĩte, ĩyo nĩ ndariri ĩngĩ. Ningĩ waikaranga ũkona mahiũ makũ nĩ marathi kĩoro gĩceke mũno, kana kĩrĩa tũĩtaga na gĩkũyũ kĩega, kũharwo, kana kĩoro kĩhana maaĩ, ĩyo nĩ ndariri ĩngĩ ya kũonania mahiũ maku nĩ marĩ na igunyũ. Na ningĩ ũndũ ũngĩ, ah nĩ gũkorwo mahiũ maku hĩndĩ ĩrĩa mena igunyũ, maikaranga kana igunyũ cigakorwo nĩ nyingĩ mũno, makaaga gũcanjamũka, ona hĩndĩ ĩrĩa me mahũnu, ũkona matirĩ na gĩkeno, ĩyo nayo nĩ ndariri ĩngĩ.

Njĩra ya mbere nĩ kuma harĩ mahiũ nginya mahiũ marĩa mangĩ, rĩrĩa mahiũ rũru ngũrani matukana nĩũkoraga ngũha icio nĩiratamba kuma ng'ombe ĩno kana kuma mbũri ĩno kana kuma mahiũ maya nginya marĩa mangĩ kana ningĩ ikagwa nyekinĩ igacoka igatamba ng'ombe icio. Njĩra ya kerĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi kana mũtuĩri athiĩ atuĩra mahuti ma nakũu werũ-inĩ ta nyeki oka nayo mũciĩ rĩngĩ nyeki ĩyo nĩkũĩte ngũha na ĩgatuĩka ya gũcitambia kũrĩ mahiũ marĩa mangĩ. Na ũndũ wa gatatũ nĩ mũrĩmi we mwene onake no athiĩ na kũu arĩ njĩrainĩ ciake cia gwetha mahuti kana rĩngĩ cia gũthie okũria agũthiĩte atambwo nĩ nguha na acirehe mũciĩ kũrĩ mahiũ maria mangĩ.

Mbembe, mboco, njũgũ na maembe, icio nĩcio irio iria ikoretwo ikĩhandwo mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Maundũ marĩa mahutagia indo ici nĩ gũkorũo rĩngĩ mbura nĩ ĩthiaga ĩkaaga kũigana, ĩkaura ĩ nini, kana rĩngĩ ĩkaura ĩ nyingĩ mũno ũgakora magetha nĩ mathũka nĩ ũndũ wa kwaga kana nĩ ũndũ wa kũingĩhĩrwo nĩ mbura. Ũndũ ũngĩ, nĩ tũtambi. Nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ tũtambi tũrĩa tũrathũkia mbembe, na nĩ ũkoraga nĩ kũrĩ tũtambi tũrĩa tũrathũkia o na mboco,o na maembe,o na njũgũ. Na ningĩ ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwa nĩ mĩmera ĩno.O nayo nĩ ĩtũmaga magetha manyihe mũrĩmi akaaga baita.

Mũrimũ wa mbere nĩ nduutu, mũrimũ ũyũ nĩ ũkaga na mbembe, na mbegũ ya mbembe ĩrĩa wahandĩte. Na ũgakora mbembe hĩndĩ ĩrĩa yatua gũciara, harĩa mũico-inĩ wa mbembe kana harĩa mũthia-inĩ wa mbembe ĩrĩa ĩciarĩte mwena ũcio wa mbembe ũgakora he na nyamũ njirũ irakũrĩrĩra. Mũrimũ ũyũ ũgiragĩrĩria mũno mũno na kũhanda mbembe gũcagũra mbembe iria ciĩgitaga mĩrimũ mũthemba ũyũ. Nĩ harĩ na mũrimũ ũngĩ naguo twĩtaga wa kofta kwa mbembe, naguo mũrimũ ũyũ naguo nĩ ũgiragĩrĩrio nĩ ũndũ wa gũikara ũgĩcenjanagia mbembe, kana harĩa wahanda mbembe rita rĩrĩ ndũkanahande hau ĩgĩcenjagia, ĩyo nĩyo mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthĩnia mũrĩmi.

Tondũ mũrimũ ũyũ wa kũhoha kwa gĩtũngũrũ ũrehagwo nĩ bacteria iria cikaraga tĩĩri-inĩ, mũrĩmi nĩ ahũthagĩra njĩra ngũrani, wa mbere, nĩ gũikara akĩgarũragĩra harĩa arahanda gĩtũngũrũ, kana gũcenjia harĩa ahanda ndakahande hĩndĩ ĩo ĩngĩ. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũtheru wa mũgũnda, ũkeengutia takataka na tũindo tũrĩa tũngĩkorũo tũkĩbuthĩra kũu mbere ya kũhanda gĩtũngũrũ gĩaku nĩ getha kũnyihianyihia maciaro ma bacteria ĩno. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũcagũra mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire na ĩrĩa nginyanĩru hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda gĩtũngũrũ gĩaku. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrahũthĩra njĩra ya gũitĩrĩria maĩ nĩ twĩraga mũrĩmi ahũthĩre njĩra ĩrĩa ya gũteatia ya kamũberethi karĩa gatatagia maĩ o harĩa gĩtina-inĩ kĩa gĩtũngũrũ tu, nĩ ũndũ wa kũnyihianyihia morũrũ ma mũrimũ ũyũ.

Nĩ ũndũ wa kwaga ũbacĩrĩru mũiganu kũrĩ mũrĩmi nĩũkoraga ndawa ici nyingĩ kana imwe cia cio nĩirĩcoka maaĩinĩ marĩa tũhũthagĩra kana marĩa mahũthagĩrwo nĩ nyamũ kana nĩ mahiũ maitu. Ningĩ nĩũrĩkora mũrĩmi nĩagire gwĩkĩra nguo iria ciagĩrĩire hindĩ ĩrĩa arahuhĩra kana indo iria ciagĩrĩire agakorwo ndawa ĩyo niyamuingĩra mwĩrĩ kana nĩrĩmũhutia ngothinĩ yake nayo ĩkamũiga hatĩkainĩ. Ningĩ nĩũkoraga mũrĩmi nĩahũthĩra ithimi iria itagĩrĩire cia ndawa ũgakora ona hihi kĩrĩa arahũhĩra tondũ imwe nĩ irio cia kũrĩo nĩ andũ kana ona ningĩ mahiũ ĩgakĩra na mũrĩmi agakorwo no arĩrĩa ndawa ĩyo na ĩgakorwo ĩrĩ ũgwati harĩ mũrĩmi.

Kũhũthĩra nyamũ irĩ muoyo kũhũrana na tũtambi nĩ njĩra ĩmwe njega mũno. Na kũrwo yahoteka gũkorwo irĩ njĩra ya kũhũthĩka nĩ arĩmi othe yagĩrĩra mũno, nĩgũkorwo mũrĩmi hĩndĩ gũtirĩ hĩndĩ arĩkinya arĩe ndawa ta hĩndĩ irĩa arahũthĩra ndawa kũhũrana na tũtambi. Ningĩ nĩũkoraga hĩndĩ ĩyo arahũthĩra nyamũ irĩ muoyo nyamũ ici nĩciona gĩakũrĩa na kũguo itirĩthiĩ gũthũkia mũmera wa mũrĩmi kana kĩndũ kĩngĩ gĩtungatagwo nĩ mũrĩmi, nĩ tondũ hĩndĩ ĩria cirarĩa tũtambi ĩranyiharĩa mũrĩmi ngarama ĩkona gĩa kũrĩa.

Thũkũma ĩrĩ thũ ithatũ, wa mbere nĩ ũme. Ũme nĩ ũnyitaga thũkũma, na mahuti makagũnyara, ĩkaremwo nĩ gũkũra. Njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũgirĩrĩria ũme ũyũ, wa mbere, nĩ kũhũthagĩra mũhu, hĩndĩ ĩrĩa ũraita thumu, thũkũma-inĩ o na ho ũgekĩra ma. Njĩra ya kerĩ, nĩ kũhũthĩra ndawa iria tũhuhagĩra nĩ getha kũũraga ũme ũyũ. Ningĩ thũ ya kerĩ, nĩ tũbũbũĩ tũrĩa tũkoragwo tugaga nĩ twerũ kana nĩ twa white. Tũbũbũĩ tũtũ nĩ tũthũkangagia mboga mũno,o na tu tũhũthagĩrwo ndawa kũhuhĩra. Ũndũ wa gatatũ nĩ igunyũ iria citũrangaga mboga nacio no ndawa tũhuhagĩra tũkainina.

Gũcagũra mbegũ ĩrĩa ĩngĩhota gwĩtiria, wa kũhũrana na tũtambi, ĩo nĩ njĩra ya mbere, ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ gũikara ngĩceraceraga mũgũnda ũcio, ngarora kũrĩa kũrathũkio nĩ getha ngoya makinya o tene. Ũndũ wa gatatũ naguo, nĩ gũthiĩ ngĩengutagia mĩmera ĩrĩa kana ngĩcehaga mĩmera ĩrĩa ĩthũkĩtio nĩ tũtambi nĩ getha ndĩgakinyĩrĩrie tũtambi kwĩ mĩmera ĩo ĩngĩ. Ningĩ ũndũ ũngĩ wa gatatũ, tũtambi tũngĩingĩha mũno, nĩ ahũthagĩra ndawa na ndawa nĩ ahũthagĩra iria cia nduka, kana iria cia makambũni, o na cia kĩmerera ta iria, ta mũhu, ta tĩĩri, ningĩ o na kũhuhĩrĩria o na kũhuhĩra mahuti marĩa marũrũ ta biribiri.

Hĩndĩ ĩrĩa mũmera warwara, njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũnina mũrimũ ũcio nĩ kũhũthĩra dawa iria ithondeketwo nĩ makambuni cia kũnina mũrimũ ũcio, nĩgũkorwo dawa ici nĩirutaga wĩra na ihenya naa ndũkũruta wĩra mũneene na ndũgũkua kahinda kanene ũta ũtahotete kũhũrana na mũrimũ ũcio ũkĩringithanio norĩa ũngĩhũthĩra njĩra cia ũndũire, no kũngĩkorwo mũmera ũcio ti mũrũaru nĩ nĩ kũũgitira ũra ũgitĩra nĩtwendete kũhũthĩra njĩra cia ũndũire ũgakorwo ũgĩcagũra mbeũ ĩrĩa yagĩrĩire ũgakorwoo ũgĩikara ũgĩcera ceraga mũgũnda waku kũrora nĩkũ kũngĩkorwo gũgĩthũkio nĩgetha mũrimũ ũcio ndũgathereme mũno, ningĩ ũngĩkora nĩ kũrĩ na mĩmera mĩthũkie ũkamĩehutia nĩgetha ndĩgatambie mĩrimũ ĩyo kwĩ mĩmera ĩngĩ.

Ngũha nĩkio kĩndũ kĩa mbere a kĩrĩa kĩnene mũno gĩtambagia mĩrimũ kuma mahiũ-inĩ maya nginya mahiũ-inĩ mau mangĩ no ningĩ nĩ ũkoraga ona mũrĩmi no a, nĩ atambagia mahĩũ aa mũrimũ kuma mahiũ-inĩ mangĩ akarehe kwĩ mahiũ-inĩ make akarehe kana kuma mahiũ-inĩ make agatwara mahiũ-inĩ mangĩ hĩndĩ ĩrĩa aikara a gĩthama thamaga, ningĩ indo iria ciaranengera mahiũ maku maĩ nacio ingĩkora iranyuanĩra hamwe onarĩo hĩndĩ ĩyo mahiũ nomagwatanie mĩrimũ, ningĩ mahiũ maku mangĩkorwo mararĩa rũru-inĩ rũmwe kana mararĩa handũ hamwe marithanagĩrio hamwe hĩndĩ ĩyo naguo no matambanie mĩrimũ

Nĩ tũroraga mahuti, na mahuti tũroraga ũrĩa maikarĩte, ũngĩona mahuti maku matiĩyarĩte wega, ona rĩngĩ ũkona nĩ mekũmbĩte, ũkamenya mũmera ũcio waku wĩna mũrimũ, kana wĩna tũtambi. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ rangi wa mahuti mau, ũngĩona rangi wa mahuti waku nĩ wagarũrũka nĩ watuĩka rĩngĩ nĩ mũtune kana rangĩ o wothe tiga ũrĩa wa ũndũire, ũkamenya mũmera ũcio waku wĩna mĩrimũ, kana tũtambi. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa mũmera ũtarakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũkona rĩngĩ mũmera wĩna mweri mũgima, no ndumaga harĩa wambĩrĩirie o harĩa waũhandĩire, ũkamenya mũmera ũcio waku nĩ mũrwaru, kana rĩngĩ wĩna tũtambi.

Gũcagũra mbegũ iria nginyanĩru, gũikaraga ũgĩceraceraga mũgũndainĩ waku nĩgetha ũkamenyaga mũrimũ ũkĩingĩra, kũengutagia mĩmera ĩrĩa mĩrũaru ĩtanataambia mĩrimũ kũrĩ mĩmera ĩrĩa ingĩ, kũhuhagĩra ndawa iria cigiragĩrĩria mĩrimũ ona mĩrimũ ĩtanaingĩra, gũikara ũkĩaragia na ataramu a ũrĩmi na kũmetaga ona mũgũndainĩ waku nĩgetha magoka magagũthomithia nĩgetha ona mũrimũ ũkĩambĩrĩria kana ũngĩgakinya ũgakorwo na ũhĩgĩrĩru wa kũmenya ũrĩa ũkũhũrana naguo, ningĩ we mwene ũgathiaga ithomo cia ũrĩmĩ nĩgetha ũkamenya mũrimũ mũna ũmenyagwo na njĩra na.

Mĩthemba ĩmwe ya irio kana mĩmera ya irio nĩ ĩhũthĩkaga ta ndawa cia kũhũrana na tũtambi. Mũmera wa mbere nĩ biribiri, biribiri hĩndĩ ĩrĩa wa mĩthĩa na wamĩringia na maĩ, ũcoke ũhuhĩre mĩmera yaku ta mbembe nĩ yũragaga ĩgunyũ nĩngĩ biribiri oro ĩyo ũngĩcoka ũmĩakie ũmĩcine na mwaki ĩrute ndogo ndũrũ nĩ kũnina tũtambi mũno mũno mĩembe-inĩ na njũgũ-inĩ. Ningĩ mĩmera ĩmwe nĩ ĩhũthĩkaga ĩrĩ njĩra ya kũgucĩrĩria tũtambi tũgatiga gũthũkia mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Njũgũ nĩ tũhandaga ciĩ laini cigathiũrũrũkĩria mĩgũnda itũ nĩ tondũ nĩ igucagĩrĩria tũtambi tũmwe tũthũkagia mbembe ona mboco tũgathiĩ njũgũ-inĩ, na twa thiĩ njũgũ-inĩ tũtihotaga gũthũkia mũno, ta ũrĩa tũngĩthukia mĩmera-inĩ ĩno ĩngĩ.

Kwaga ũmenyo wa nĩ ndawa ĩrĩkũ ĩhũranaga na mũrimũ mũna kana gatambi kana ũcio nĩ thĩna ũmwe. No ũrĩa njĩkaga ndĩ ta mũrĩmi nĩ kũhoya kĩrĩra kũrĩ arĩmi arĩa angĩ kana ataramu arĩa mũhĩgĩrĩire ũhoro inĩ wĩgiĩ ndawa. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũrigwo nĩ gĩthimi kĩrĩa kĩhũthĩkaga harĩ kũringia dawa ĩyo ũkĩmĩhũra ta maĩ. No ũrĩa njĩkaga nĩkuoya ndawa ĩyo yothe ngamĩgayania maita marĩa ĩrĩtwo ĩgayanio nĩgetha ngamenya ngũhũra ĩigana-atĩa. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ gũkorwo rĩngĩ ndũramenya gatambi kau kana mũrimũ ũcio wahũra ndawa ĩno nĩ kũnina kana ndĩkũnina.

Ũndũ wa mbere nĩ kũrigĩrĩria na njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũrigĩrĩria nĩ kũharana na ngũha na thuya na iroboto ona naka, ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ kũrigĩrĩria nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra na dawa iria ithambagia magũrũ ona gũthambia ciugũ nĩ getha mĩrimũ ndĩkanaingĩre na ingĩingĩra ĩgagĩkua tene ĩtarĩ ĩringĩra kũrĩ mahiũ maku, ũndũ wagatatũ nĩ kũrigita mahiũ maku hĩndĩ ĩrĩa ma rwara na gwĩtĩra ndagĩtarĩ ũrĩa ũthondekaga mahiũ nĩgetha agagũthondekera o tene mũrimũ ũcio ũtana therema ningĩ ũndũ ũngĩ wa mũico mũno ma wabata nĩgũkorwo ũranengera irio iria cia gĩrĩire na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire ona indo iria oranengereria irio cikorwo nĩ theru

Gũceraga mũgũnda waku kaingĩ kaingĩ kũrora kana kwĩna ndariri ciothe cia kĩgunyũ kĩu nĩgetha ũkoya makinya marĩa magĩrĩire oro tene, ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩgũkorwo ũgĩcagũra mbegũ iria cingĩhota kũhũrana na kĩgunyo kĩu tondũ nĩ kũri mbegũ ciĩtiragia mũno na nĩ kũrĩ mbegũ cihotagwo mũno. Ningĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkorwo ũkĩhũthĩra ndawa ĩrĩa yagĩrĩire ũkahũrana na kĩgunyo kĩu hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire, ningĩ ũndũ ũngi nĩgũikaraga ũgĩcimbaga mũgũnda waku nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa ciarekia matumbĩ magathie na kũrĩa thĩ makaga gũtũĩka ma gutũrĩka igunyo. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo ũkĩrekereria nyoni cigacera mũgũndainĩ waku nĩgetha igakorwo ikĩrĩa igunyo icio. Ũndũ ũciongĩ wa bata muno nĩ gũkorwo ũgĩetha kĩrĩra kũrĩ arĩa mohĩgĩrĩire ũrĩminĩ kana ataramu a ũrĩmi.

Ikinya rĩa mbere nĩ kuoya ng'ombe ĩyo kana mahiũ mau ngamaiga keheri-inĩ, narĩo ikinya rĩa kerĩ nĩ ngathiĩ naihenya mũno ngeta ndagĩtarĩ wa mahiũ kana mũtaramu wa mahiũ agoka nginya gwaka nĩgetha akarora mahiũ mau akamathima na akamena nĩ mũrimũ ũrĩkũ marwarĩte na koguo agacoka agakĩmathondeka kana agakĩmanengera ndawa iria ciagĩrĩire. Ningĩ thutha ũcio ndigũcoka gũtukania ngo'mbe ĩrĩa kana mahiũ marĩa nĩngũreka maikare hau nginya matũĩke ma kuhona mbere ya kũmatukania rĩngĩ. Na ningĩ ũndũ ũngĩ wa bata mũno nĩ kwaga gũtukania indo iria ndĩrahengere mahiũ makwa kana indo iria ndĩrahũthira kũnengera mahiũ makwa irio kana ona maaĩ.

Igunyũ ona tũtambi tũngĩ tũingĩ nĩ tũteithagĩrĩria gũtambia mĩrimũ kuma mũmera-inĩ ũyũ nginya mũmera-inĩ ũrĩa ũngĩ kuma mũgũnda -inĩ ũyũ nginya mũgũnda-inĩ ũngĩ, na kwoguo tũnyamũ tũrĩa tũrĩaga igunyũ na tũtambi ta nyoni hĩndĩ ĩrĩa cioka ciarĩa igunyũ ici nĩiteithagĩrĩria kũnina wanangĩku ũrĩa ũrehagwo nĩ igunyũ na igateithĩrĩria ningĩ ona kũnyihanyihia ũtambia wa mĩrimũ kuma mũmera -inĩ ũyũ nginya mũmera-inĩ ũrĩa ũngĩ kuma mũgũnda -inĩ inĩ ũyũ nginya mũgũnda-inĩ ũrĩa ũngĩ, kwoguo igakora nĩirahũthĩka na njĩra ya kĩguni harĩ mũrĩmi

Tũmĩmera tũrĩ tũnini, nĩ tũbataraga kũigĩrwo kĩruru na gũtũgitĩra kũma he riũa hĩndĩ ĩrĩa rĩa hiũha na kwoguo ũrĩa twĩkaga arĩ njĩra ya kũnyihanyihia gharama arĩ gwetha kĩruru gĩkĩ harĩ tũmũmera tũtũ, tũhũthagĩra o mahuti marĩa marĩ mũgũnda-inĩ ũcio mũno mũno mathangũ mamĩtĩ ĩrĩa ĩrĩ mũgũnda ũcio ũgoka ũcathecereria harĩa gĩtinainĩ ũgathiũrũrũkĩrĩa kamũmera wega, gagakorwo kahumbĩrĩtwo kuma na igũrũ ona mĩena. No ũgatigia, tikahumbĩre goothe nĩ kwarĩ na mĩanya ya kũhihia ona yagũkorwo gagĩkinyĩrwo nĩ riua kana mĩrũri ya riũa itari mĩingĩ mũno tondũ nokararĩbatara.

Biribiri nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno mũgũnda-inĩ tondũ matunda ma biribiri nĩ mathĩyagwo makahuhĩrwo ta ndawa, na makoraga tũtambi ona igunyũ, ningĩ nĩ macinagwo marĩ mũgũnda-inĩ ũcĩo na ndogo ĩyo ĩkahuhĩrĩrio maembe-inĩ kana matunda-inĩ mangĩ ta macungwa na makanina tũtambi ona igunyũ. Ningĩ nayo mbakĩ ĩria ĩthĩitwo nayo nĩteithagia mũno tondũ nĩitukanagio na maĩ ĩgacoka ĩkahuhĩrwo ũrĩa tũhuhagira ndawa ici ingĩ, naĩkoraga tũtambi rĩmwe na koguo ĩkanyihanyihia ũtambia wa tũtambi na mĩrimũ. Ningĩ nakĩo kĩndũ kĩngĩ gĩa bata mũno nĩ gũkorwo tũkĩhũthĩra mũhu, mũhu ũrĩa umaga riko ũcio nĩũninaga tũtambi mũno ngũnga.

Njĩra ya mbere nĩ gũcagũra mbegũ ĩrĩa nginyanĩru na ĩrĩa ndĩramenya ndĩrĩ na mĩrimũ ĩkũrehe mũgũndainĩ wakwa ya waru, ningĩ njĩra ĩngĩ ya kerĩ nĩ gũikara ngĩgarũraga na ngĩcenjagia haria ndĩrahanda waru wakwa nĩgetha mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩkrwo ĩrarĩ haha ndĩgathie hau hangĩ na ndigakorwo ngĩcokia waru kũrĩa kũrũaru. Ningĩ njĩra ĩngĩ ya gatatũ nĩ gũikara ngĩceraga mũgũndainĩ ũcio wakwa ingĩona kũrĩ na ndariri o ciothe cia mũrimũ ngamenya makinya marĩa nguoya o tene, na ningĩ ingĩkora gitina kĩmwe kana igĩrĩ cĩe haha na harĩa ngamunya ngĩengũtie itigatambie mũrimũ. Ningĩ njĩra ya mũico na ĩrĩa ya bata mũno hĩndĩ ĩrĩa waru ũngĩrũara nĩ hũthagĩra ndawa iria ciendekithĩti kũhũrana na mũrimũ ĩyo kana ũcio wakwa wa waru.

Mũrimũ wa mbere ũrĩ ũgwati mũno nĩ mũrimũ wa mbaa harĩ nyanya mũrimũ wa mbaa nĩguo ũkoretwo ũgũmĩire arĩmi aingĩ mũno a gĩcigo-inĩ gĩkĩ ndĩ, mũrimũ wa kerĩ nĩ ũrĩa twĩtaga gathũa, mũrimũ ũyũ wa gathũa naguo nĩ ũkoragwo ũgĩcokia arĩmi aingĩ na thutha mũno, nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ twĩtaga wa ũũme o naguo nĩ ũkoretwo ũkĩnyita nyanya nyingĩ nayo ĩgakorwo ĩgĩtũma nyanya , mũrĩmi one hathara nene, ningĩ nĩ harĩ mũrimũ ũngĩ wa gũbutha kwa nyanya, matunda mau ma nyanya o hĩndĩ ĩrĩa moka kwĩruha makambĩrĩria kũhoha ma kambĩrĩria kũgĩa na icigo cirabutha ningĩ ũcio nĩ mũrimũ ũngĩ ũgwati mũno.